En komosta ne bo gaa en Ole amiten komiten kiagik Che agere Che terter kiagichu ko miten ortinwek Che sorunengei ichegen en ichegen kou tuga aboe tuga asikobit anyorune chego ako miten kiagik Che bo banyek cheu kirugik aboe asikobit aalde kora akonyorunen rabisiek miten kiagik alak cheu nego aaldoi kora ak anyorune rabisiek miten kora kiagik alak Cheu ngororek Ke nyorunen rabisiek olon kakialda kiagik cheu ngororek anan ko nego keboisien keturekwak kitolden suswek en Ole Tam koame tuga kiagik alak Cheu ngogik en gaa ko igochin ripset kiagichu alak cheu tugaa ak nego ak ngokenik en olon bo gaa

En komosta ne Yamat anan komoswek Che monyoru Ropta ko miten tiondo ne keguren tambisiet ne boisien bik Che mi komoswechu tionyi kikuren tambisiet ko ki kotoret mising bik Che miten en komoswechuto yomyotin anan komoswek Che monyoru Ropta en kasarta nekoi miten amuneisiek Che kiyai tambisiet kekuren melitab emet ne Yamat amun melit koyoe boisionik Che echen cheu komut bik ak koib kurbosiek noton anyuun akine melit ko yoe boisinichuto kou chebo melit en emet ne Yamat tambisiet koibe kurbet neo kot mising ak kowendi loindo nebo maelisiek Che koen ko Imuch kwo en. Kasarta negoi komae Beek ak koboisien Che kikae en kasarta ake

Boisiet nebo baet nebo kiagik anan temisiet nebo kiagik ko boisiet nekaran kot mising nekikorib ak kotii sobonwekab bik oleo asi kobit isuldoen boisioni bo baet nebo kiagik komiten tuguk Che nyolu Iyai ak komiten kora karik Che nyolu itindoi koi temindet agenge en tuguk Che ki mokyingei ge asikobit ibai kiagikuk ko iker ile miten amitwogik Che yomotin ii Che boisien kiagikuk cheu ngalek chebo suswek ak chumbik Che iboen ii kiagikuk en kiagik Che boisien chumbik kou tuga ak nego ak kora kiagik alak Che Imuch ko u nguronik Ole yoche iripte kiagikuk ko nyolu kora itekyi Ole iburen kiagik en ngalek cheu chebo tiongik chebo timin Ole yoche kora iripte kiagikuk ko iger ile Kenyaa en kasarta ne miandos

en boishet nebo riibet nebo kiagiik, komiten kewelinweek chebune temiik misiing ko en korotinweek chebo gaa, agenge en kewelinweek chu ko uui mising keriib kiagiik mising ko chon kiboe en ko amuun ooh kasiit negeochinn kiagiik choton kouu tuchoton konyolu kechengyi omitwogik cheome en koo ak keree kele mororchin kiagiik choton omitwogii, ak konyolu kiuun oleibureen kiagiik chu ko en kiagiik alaak chemogigere en koo koyoche koraa kegerr kele miten susweek oleogeteen, ak anan sait age komiten kewelutyeet nebo myonwogik, anan komong myonwogik cheterter cheuu maautik iih myondo nebo ngworiik iih anan ko nebo chebwoneet saiit age ko kali koraa kinyaa myonwogiik chuton.

En ribet ab kiagik komiten Ole tos kenaita ribet nebo kiagik komie kosubkei ak waletab itondap emet angowalak itondap emet komiten tuguk Che yoe kowalak baetab kiagik kou ingunon angonyo Ropta en kasarta nematam komii koyoe kobityo suswek en mbarenik ak kobiyoso tuga amun Chang amitwogik en kasarato ko angoit kasarta ne momi Ropta anan kasarta nebo keep kemeut komakat en temindet koker kole kocheng chi kiagik kyik ii amitwogik Che yome amun rorunotin amitwogik en kasarta nebo kemeut ko kit neu kora beek koyoche kegeer kele kokichengji tuga Beek Che yomotin asikobit komarorji Beek kora tuga en kasarta neo asista kochang kora ngalekab mianwogik ko nyolu keger kele kakinyaa en kasarato

Chameetapgei nebo kiagik ko kit nebo komonut kot mising ak nyolu en temindet kogeer kole miten en chameetapgei kiagikyik noton ko korib kiagik en ngalek Cheu chebo mianwogik koger kole manam mianwogik tukyik ak korib kotilegitu kora en tuguk cheu kerbesik ko nyolu kobit tuga en kila wikit asikobit koonda kerbesik ak komanamda tuga miando kerbesik Ole Imuch kora keripto chameetapgei nebo kiagik ko kiaalochi amitwogik Che teche ak kogochi kimnatet asikobit koonda mianwogik nyolu kora kigor tuga en makarkarek asikobit ko tililegitun tuga ak kosich kimnatet ak kotes rurutik cheu chebo chego amun mamiten makarkarek en tuchato yoche keker kele tililen tuga en kasarwek tugul

En komosta ne ami anan kokwenyun ko miten kewelinwek Che bune temik anan boik chebo chebo kiagik ak temik kora alak en emet nebo Kenya kewelinwek kou cheu chebo tuguk Che kiriben kiagik neu nebo alyet nebo tuguk Che kiboen tuga cheu chumbik ak amitwogik alak Che Amee tuga komiten kora barak alyenywa noton ko kewelutiet neo mising ak kewelutiet ake kora neo ko chebo mianwogik miten mianwogik anan koityi kiagik koboisien boik ab kiagik rabisiek chemiten barak kot mising kochengchinoton kiagik kerichek kobun afisaek chebo konyoiset ak kewelutik alak kou chebo kealchine temik rurutik kwak alyet nemi ngwony ko noton neyoe kouit baetab kiagik

En boishet nebo baet anan ribet nebo kiagik ak temisiet nebo minutik ko miten ole keribto kiagik ak minutik en mbarenik ako terter niton kosupgee ak temik che terter en temik che mengech ko imuch kochengyinot kiagikwak omitwokik ko en temik che echen che tindoi mbarenik che echen koimuch kochopji kiagik ole omishen ako nyoru kiagik choton omitwokik che yome onge gerchin ii ak ngemii che mengech. Ko en ngalek chebo minutik ko miten koraa ole keribto en mbarenik en kosorwek che momiten robta ko nyoluu keibis minutik choton kechengyi beek ak koraa en kasarta ne woo robta anan kasarta nebo yon roboni ko nyoluu kerib minutik en boisionik che uu kepit asikopit komanam mionwek ii anan kokirinda tyogik che ome sogek

Nego ko angenge en kiagik che chomdos ak emotinwek che terterjin missing ko en emoni bo Kenya ak koraa en emotinwek alak. Nego ko kiagik che kororon kot missing ako mauui boishenywan, missing ko en temik che ilongu gee, kit ne kikoyay kochomyo ak emotinwek che terterjin ii ko nego ko ome suswek alak tugul ako mosose. Kit age koraa nekikoyay kochomyo ak emotinwek che terterjin ii ko nego koraa ko uui konam mionwokik ii ako mo oo kazinywan mouu nebo kiagik alak che uu tuga che kichenyinotee suswek ak kepite en abak koraa, nego koraa ko mauii kazinywan amun chekyin notee gee icheget suswek ako moto kipite kouu tuga, nego koraa ko nomegee ak komoswek che terter amun

Moswoknatetab ab kasari ko ki koib tuguk anan boisionik Che kororon ak cheyachen en kokwet muswoknotet ko ki koib boisionik Che kororon mising kosir cheyachen moswoknatetab kasari ko ki kotoret bik Oleo en ngalek cheu chebo somanet boisien bik moswoknatet kotesentai boisionikwak chebo somanet ak komuch kora koyaen moswoknatet tiemutikwak ki koboisien kora serkalit ab emet moswoknatet nebo kasari kokoitoen boisionikwak chebo komonut koityi bik en komoswek chebo gaa moswoknatetab kasari kora en kokwet ko ki keboisien en ngalalet nebo bandap tai kiboi kora en ngalek chebo bolatet ak keboisien kora en konetisiet nebo bik cheu temik anan olon miten konetutik alak Che ketesentai

Miten tuguk Che ireu kiprutoinik konyokoker en Mombasa Mombasa korok ko agenge en taonisiek che echen kot mising' ako ki kekuren city ne noton ko city nebo aeng' en city neo nebo Nairobi miten tuguk Che ireu kiprutoinik chebo emoni bo Kenya ak chebo emotinwek chebo kokwet ak kora miten kiprutoinik Che ngeten emotinwek ab sang konyokoger en Mombasa tuguk Che nyo kogere kiprutoinik ko ionet neo anan nyanjet neo nebo Indian olebwone bik asikobit konyoger tuguk anan boisionik Che ki tesentai en nyanjanito bo Indian kit age neyoe kobwa bik ko amun burgei ak kobwanei alak asikobit konyikobir Beek en yoton Mombasa bik alak Kityo kobwone koboboenjin koristo nebo nyanjet ab Indian.

miten ortinwek cheimuche kopimandaenen chi kamuktaindenyin choton ko eng ngalek chepo rabishek en biik chetoche rapishek ko en biik chemotoche rapinik en kila arawa komiten ortinwek cheimuch kopimamndaen ichek kamuktaindet cheu chepo minutik cheta che mbarenikwaki che kikuren tangoanik ko en biik chetoche kora rapishek en kila arawa komuch kocher kebebertab taman en rapishekiwak kokochi kamuktaoindet miten kora ortinwek alak cheimuch kokochi chi kamuktoindet che kikuren kongoi chotn kowekinen biik kongoi kamuktoindet en boishet ne kararan nekikoyochi ichek kararan boishoni bo en iman kamuktoindet amun kikotoret kamuktoindet biik ole oo kokochi icheket boishonik en ele tesentai icheket

Kibagengeit nebo USAID ko kibagengeit nebo biik chebo emet nebo america anan kiplelachek, kibagenge ini kotam kogochin toretet biik che tuen, angenge en toretishek che tam kogochin biik ko che uu chebo konyoiset anan kogoitoet nebo kerichek en biik che tindoi mionwokik che terter che mo tinye kanyaet che u chebo ukimwi, miten tuguk ana wolutik ii che ibu olon kokitonosi tetutioni. Biik ele oo ko maimuch ko oljige kerichek chebo mionwoki chu ko yoe noton kouit missing sobet nebo bichu amun moimuche ko oljige kerichek che uon kotam kogochin kibagenge ini bo USAID. Ibete koraa biik ole oo sobonwekwak kosupgee ak mionwek che uu chebo ukimwi amun monyoru icheget ii kerichek che tam koboishen

Boisiet nebo rabisiek anan olekikonortoi rabisiek Che kisorunengei chekuren bik alak rabisiek chebo emergency ko miten ortinwek anan kosubutik Che nyolu Iyai asikobit iger ile kegonorchigei rabisiek Imuch inde taban kebertab rabisiek Che kenyoru en kila arawa asikobit iyumayum ko tuten asi ndo yon kemokyinige kosorun anan kotoretin en wui komiten bik alak kora ko Imuch ko Imuch ko konoren simoisiek kwak asikobit olon mokyingei ko Imuch kisorunengei olon kakonor en simet Ole kikuren mpesa bik alak kora kotindoi komoswek Che konoren kou benkisiek Che olon kamach ii kobendi benkisiek ak kobokonem ak kosurunengei

En kerenyun i anan kapwatetnyun kosupgei ak konoret nepo rapisiek en korik ko akere ale konoret nepo rapishek en korik ko ma kararan missing' amun imuchi kopwa chorik ak konyokochor rapishechotok olan ingen kole ikonoren ano. Kararan missing' konoret ap rapishek en ole u penkishek amun maimuch konai chorik kole indei penkit ainon rapishek ako miten nambarishek che yachen ikonorchigei chito inyegen che manae pijk alake . Nambarishechu ipaishen olan kemache icherchigei rapishek en penki. Oret age kora ne kararan en konoret nepo rapishek ko nge konorchigei en simet amun ma imuch kechor ko u rapishek chon kikonorchingei en simoshek.

Biik chechang ii ko kikonam otepto nekiyoe boishet koech anan ii olon kaech emet. Boisioni yoe bichu ko kigotoret icheget en sobenywan nebo kapchi amun olon kayay chito boishet konyorjigee inendet omitwokik ak monome rubet ii biik che uu chu amun boishet en atkan tugul ko kakoech emet. Biik koraa che yoe boishet kongeten ango ech ko kikoba taa boisionikwak chebo mbarenik anan ii ko che tesentai mungaroshek ko kikoba taa boisionikwak amun yoe boision noton ii kotokyigee ak toreti icheget ii rabishek ii che nyoru kotesen tai boisionikwak ko kapchi kororon koraa ange yay boishet ko kaech amun inyoru kasarta ne yome iyaen boisionik ngung komanamin kasarta

Olon mokyingee chi kot ne kioldoen mayek ko miten tuguk che yoche anan che nyoluu koyay asikopit konyorjigee lesenit kobun serkalit lesenit ne kigochin chito neyoe mung'aret ne uni ko lesenit nebo mung'aret. Kigoito lesenit ni kobun serkalit asikopit koger kole olon mokyingei chi kot ne kioldoen mayek ko nyoluu ko chengyigee permit kobun serkalit ne chomchin inendet ko tesentai mung'arenyin. Miten baronok che nyoluu konyit inendet ii cheyobu kirwogindet nebo komostanyin ii ak nyoluu kindeji stampit ne chomchin inendet kotesen tai boision noton. Igoito leshenit serkalishek chebo kounti koityi biik chebo mung'aroshek che uu chu.

Miten kororonutik ii cheyoe angeboishen mashinet ne kitilen bakoinik ne kiguren sukuta kosir ange boishen oiwet. Kararan mashinit amun icheru bakoinik che kororon ii komo wecho wechi kosir ange boishen oiwet ne imuch komo icheru bakoinik. Oiwet kocheru kityo ii anan koboishen kebeten kwenik ako mokibeten bakoinik. Moshinit be kibeten bakoinik ii ko Kararan amun yoe kazit kochakta en kasarta ne kiten, moibe kasarta ne oo. Kararan kora moshinit ii amun icheru bakoinik che kororon che imuch keboishen ketechen korik nge kerchin ii ak oiwet ne kiboishen kimnotet ne oo missing kosir nebo moshinit

Alyet nebo busyek en Ole amenye ko terter ko en tugosiek Che terter anan ko tingosiek Ole kialdaen beit nebo busiek rombo agenge ko ngeten silingisiek bogol agenge ak konom kot koit bogol agenge ak sitini miten tuguk Che yoe kwo barak alyet ab busiek noton ko olon tuten bandek en emet koyoe kolany alyet nebo busyek ak kit kora ne Imuch koyai kwo barak alyet nebo busiek ko olon momiten amitwogik alak Che Imuch kowalge nekata busiek amitwogik cheu muchelek ak alak ko yoe noton kwo barak anan ko oloon konyo ngwony beit ko miten kora tuguk Che yoe konyo ngwony noton ko olon Chang bandek en emet anan ko olon kobos serkalit

En serkalit ii anan ko benkishek che gonuu chepkondok ko kikochob ribsetab borto che sapos kerub. Miten ortinwek ii che kikochob serkali che toreti biik asikopit koger kole kokirip borwek. Choton ko kikotoo kibagengeit nebo konyoiset ne toreti biik be kiliponen rabishek asikopit ii konyain en kasarta non kemian. Miten koraa benkishek che igoito chepkondok ko toreten ichek che maimuche gee ako tam kogonoren rabishek benkishekwak

Miten bik che boisye en kot nekingoten ng'atutik kot nekingoten ng'atutik komii konyil somok en emet nebo Kenya miten kot nekingoten ng'atutik nebo serkalisiek chebo kaunti ko miten kandoik chebo kaunti inoto koraa komiten kot nekengoten ng'atutik nebo senet komiten kora senetaisiek oloto kot age nekingoten ngatutik ko nebo boror anan ko ole kingoten ngatutik Che indochin emet ko miten bik Che boisye en korichuto kingaten ng'atutik miten bik Che kekuren karanyek Che yoe boisiet olon tesetai boisiet nebo ngatetab ng'atutik bik bik alak ko cheribe kalyet en oloto Anan Che tesetai ripset ab kalyet olon tesetai boisiet

En kasarta ne mokyingee chi leshenit nebo mung'aret komiten ortinwek ii che kisupi asikopit kigochi chi leshenit ne chomchin inendet kotesen tai mung'arenyin. Miten baronok che nyoluu konyit chi asikopit ii koipchi serkalishek chebo kounti sikopit ii kogoito aisurut ne nyoluu kolipan asikopit ii ko chomchi inendet ii kigochi leshenit ne tesentai inendet ii boishenyin, asikopit kigoito leshenit ko asikopit komayay biik mung'aroshek chemo chomdoi otin en emet. Mung'aroshek che imuch komo chomdoi otin ko chebo aldaet nebo mayek che mochomdoi otin anan ko che monyoluu kyoldechin biik. Kit age koraa ko imuch ko oldoi bik tuguk che mokororon kigoito leshenit asikopit koter tuguk che uchotet.

Olon kenyoru tukaa koame minutik en mbaret nebo chiraningung ko nyolu itoret inendet iket tuchato asi kobit komatata koam minutik Che miten en mbar asi kobit komokon asenet nyolu olon kenyoru tuga Che uchu en mbarenik iket koloekitu en yoto ak icheng chito nebo tuchato ak iarorji ilenji kakoam tukaa bandek en mbarenik chebo bik en yoton ko Imuch konyo kocheng nebo tukaa chito nebo mbaret asikobit kosom nyoetab kaat

Anabwat agobo loisetab Beek keboisien mkokoteni agere ko nyumnyum noton mising angekerchin ak loiset nebo Beek keboisien eunek nyumnyum. ngeboisien mkokoteni amun kwerie tiongik cheu sikirok ako Imuch koib Beek chechang' Che maimuch keiben eunek nyum nyum kora boisiet ne keboisien mkokoteni amun tindoi mukungoik Che Imuch ke tortaen ako Mou loisetab Beek keboisien eunek amuun ngeiben eunek kengete mou nebo mkokoteni kora komiten yaitwogik che bitu ngeboisien mkokoteni amuun yoe kochanga karisiek anan kochilgei en komosta nechang' bik mising ko en taonisiek ko chang yaitwogik ngeboisien mkokoteni amun imurite taonisiek sikirok

Olan mache kotech chi kot ko miten rokoet ne kepimanishen ananmiten usit ne kepimanishe. Olan kipimanishe rokoanoton komiten tuguuk che yachen kisup. Nyalu keker kele kakipiman komye konaishek chepo kot ak ke ker kele kawa lain ng'wandet ako mamitei ole kawa parak en usit, nyalu kowa lain usit olan kipaishen anan olan kakichule rokoet ye pimanen konaishek chepo tekset nepo kot. Olan kipaishen kora rokoet komiten kiit ne kekuren futit ne nyalu kopaishen fundishek asikopit konai kole wenditai ano tekset nepo koot

En emet nebo Kenya ko miten miten mornet ne teleljin ngalekab bik ak miten boisionik Che tesentai mornisiechuton bo ngalek chebo bik tesentai boisionik cheu chebo koitet nebo bik en emet asikobit konai kole ko kotesak bik kotianit en kenyisiek ange bendi tai yoe noton kotoret serkalit oloon kipcheito tuguk koityi komoswek Che terter en emet Boisiet age nebo mornet neteljin ngalekab bik ko kogeer kole tesentai bik boisionikwak komie ak koker kole miten komie chameetapgei nebo bik en emet ako kiyochin icheget imandanywa kou Ole uu en ngatutik chebo emoni yoe kora mornet neu ni koker kole konyor bikap emet boisionik

Oratinwek che tenden en kokwenyon i ,ko miten tuguk che yae ko makerkeit ak ematunwek alak en Kenya. Oratunwechutok tenden kekuren chepkiloshek ak kepaishen kityo en panda nepo geldo ako machute karishek anan ko pikipikishek. Kiit ne yae ko machut karishek ko tenden oratunwechutok ako mising' ko toma keyai kokararanekitun anan kekuut asikopit kinde koiwek ak kechil. Angekerchin ak ematunwek alak Kenya che tindai lamit anan che kikinde koiwek ak kokararan. Ortinwek che tenden kora ko yae kouit missing' poishet amun ma mandai tuguk anan minutik chepo mbar ngekerchin ak chepo ematunwek alak en Kenya che tindai oratunwek che echen.

Mobuget agenge nebo makaa en ndonyo ne negit en ane kealdo Mobuget agenge silingisiek Eliput agenge ak bogol muut miten tuguk Che yoe kwo barak alyet nebo makaa mobuket agenge amun tuguk cheu rorunet nebo ketik Che kibelen makaa ko yoe kwo barak alyet mising ak kit age neyoe kwo barak alyet ko olon momiten tuguk alak Che Imuch keboisien nekata makaa cheu kwenik Anan ko gasisyek Che kichoben amitwogik ko noton neyoe kwo barak alyet nebo makaa ko kit neyoe kochorgei ngwony alyet ko olon Chang makaa en emet Anan oloon miten tuguk alak Che Imuch keboisien nekata makaa cheu kwenik ko yoe ko chorgei alyet nebo makaa

En kasarta nekiyoche anetkei ayai kit ne leel kemiten ak kipsomaninik alak ko kimiten kit nekiyoon ayai tuguchoto kiamakyinige anai Ole kisirto ng'alek chebo lukait nebo chumbek ak kimiten cherutik Che kiabune kin anetegei anai lugainato miten tuguk Che uueen mising' ago kiomoche anai asi olon kabwa chumbek emoni ko Imuch aboisien lukainato ang'alalchi ichek kimiten kora cherutik alak cheu chebo rabisiek Che kiboisien kelipanen kinet bik ak kinyoluu aker ale kalipan en kasarta uinwek alak Che kiabun en kasarato ko roryot nekirorechon icheget Che Kiran konai en kasarta kitom anai tuguchoto kianetege.

Kimiten kasarta nekiyoche abchechi anan abas rabisiek chebo kit nebo komonut ne amokyingei moroisi en chi kobas rabisiek anan kobchechi olon miten kit nebo komonut ne. mokyingei chi amun uui mising kenyor rabisiek Che kipchechin tuguchoto anan Che kibose uuindo age nebo rabisiek ko anan ko momiten boisionik Che keyoe asi kenyorunen rabisiek anan kora oloon kokenyor rabisiek ko Imuch iyaen tuguk alak Che moche Kiran ibangan ile iyoen

Miten kosorwek Che kiyaan awaal koburenyun asi kobit konamge ak alyet nebo emet anan abur kou oleu uchumi nebo emet en kasarato miten kasarwek Che anan kwo barak alyet en emet mising ko alyet nebo tuguk chebo kamanut chekimokyingei en sobet nebo atkan tugul tuguk cheu choto Che Imuch kwo barak alyet ko tuguk cheu sukaruk ak alak cheu makatiat ak bandek ngwo barak alyet nebo tuguchu ko kiyaan anam aboisiotoi anan aamisiotoi en kasarato ko ki nyolu Kityo aamis subuhi ak aamisie Langat ii ago ko moome lanji amun kimiten barak alyet en kasarato ki nyolu kora abos alisiet nebo tuguk chechang

Konpunitab safaricom ko kompunit neo ako chamat mising ako boisien bik oleo en emet nebo Kenya miten boisionik Che isuldoen kampunit nebo safaricom Che kere kole kotoret bik Anan kastomaekyik chebo safaricom boisionik Che yoe ko Cheu chebo kochobchi bik lainisiek cheboisen icheget ii ak koger kole miten komie Ole boisioito soet en Ole mi bik Che boisien lainisiekwak ii chebo safaricom boisiet age kora neyoe kompunit ab safaricom ko anan ko toreti ge ak serkalit nebo emet nebo Kenya kotoret bik olon kabit nyosutik Che terter ak kora anan ko tegote sukulisiek en komoswek chebo gaa sait age kora ko anan kogoito toretet nebo konyoiset koityi bik en komoswek chebo gaa

En emet nebo Kenya ko miten kapkiruok Che echen ak chemengechen en kapkiruok I chuto komiten kiruogik Che yoe ak koamuani kesisiek en kapkiruok ichoton miten kiruogik Che indochin kapkiruok ichoton ak miten kaimutik Che bune icheget olon isuldoen boisienywa anan komiten kasarwek Che Chang kot mising kesisiek ak ko nyolu kora ko kosyi asi kobit kogochi tilet en kesinywa kaimutik alak Che Imuch kobune ko Anan komonyor lipanet kobun serkalit nebo emet ko noton ko yoe komatesentai anan yoe koimak boisienywa nebo koamuanchi bik kesisiek en emet kit ake ne bune ko chutyinet nebo ngakek kobun. Kondoik chebo bolotet amun chutyin kapkiruok

Moswoknatetab ab kasari ko ki koib tuguk anan boisionik Che kororon ak cheyachen en kokwet muswoknotet ko ki koib boisionik Che kororon mising kosir cheyachen moswoknatetab kasari ko ki kotoret bik Oleo en ngalek cheu chebo somanet boisien bik moswoknatet kotesentai boisionikwak chebo somanet ak komuch kora koyaen moswoknatet tiemutikwak ki koboisien kora serkalit ab emet moswoknatet nebo kasari kokoitoen boisionikwak chebo komonut koityi bik en komoswek chebo gaa moswoknatetab kasari kora en kokwet ko ki keboisien en ngalalet nebo bandap tai kiboi kora en ngalek chebo bolatet ak keboisien kora en konetisiet nebo bik cheu temik anan olon miten konetutik alak Che ketesentai

Boisiet Anan mungaret nebo matatusiek ak pikipikisiek ko koib ak koyai konyumnyumit mising boisiet en loisetak kamutet nebo bik matatusiek oo toreti bik en boisionik chebo rutainat. Amun imuti bik kongeten komosta agenge agoi komoswek alak kiboisien karisiek chebo boror pikipikisiek kora ko ki kotoret bik Oleo Che maimuche koal karisiek ak kigosir bik oleo boisionik soiti ko neranik Che ki kotoret kinyorunen yoto keljin ak konyorchigei makatiat nebo kila betut matatusiek kora ak pikipikisiek ko kororon angekerchin ak boisiet chekibo keny amun miten alyet keliboni olon kaimutin icheget

Miten tuguk Che kiyaan anam awek tuguk Che kokeboisien anan amun sait age anan komiten kit netakokaran be nekokeboisien ko monyoluu iwerte ako nyolu igeer ile keyaen boisiet ake ne kararan ne Imuch kotoretin kou tuguk chebo anan amitwogik chon kiboisien en gaa nekatokilokto koimuch keboisien kogeny kigochi tuga asi. koam tuguk alak cheu mpirok chekata kilokto keboisien keminen mauek en olon bo gaa kit age ne Imuch keboisien ko tuguk cheu taeresiek chebo karisiek ko Imuch keboisien kechoben kwosiek Che kilochi anan keboisien kora en gaa keminen mauek en olon bo bii

Wekunet ap tuguk che kakepaishen ko poishet ne kararan kot missing amun tareti asikopit koker kole makimurit emet ako korip tililindo nepo emet ako ker kolen miten koristo ne kararan. Wekunet nepo tuguuk che kakepaishe kotareti piik ole oo amun tuguk alak che kakepaishe ko alan kenyor che ta ko kararan che much keyaen poishet age ne kararan kou tuguk che u mbirok anan seleleishek. Ko imuch kepaishen kechapen tuguk alak che kararan che u mbirok che pa peek anan ko nekatakilaktai imbirok ko imuch kepaishen keminen mauek eng' olan pa gaa. Ko en tuguk alak che katakilaktai kenyalu keswach oret age ne imuch kepaishen ak koyai kasit ne kararan en olan pa gaa. Nyalu keweku tuguk che kakepaishen.

Miten walutik Che nyolu iyai chi en gaa asi igeer ile kebos boisiet ab sitimet en gaa miten tuguk Che kicheran asi kobit ayai kounoton oloon moboisie stimet en gaa konyolu igeer ile kemis taisiek amat kololyo kora en saisiek chebo bet kotoreti noto kogeer kole kebos boisiet ab stimet en ngalek cheu chobetab amitwogik ko nyolu kora igeer ile kecheng or age ne Imuch ichoben amitwogik oranito ko Imuch ko nebo gasisyek anan icheng tuguk alak cheu makaa anan ko kwenik Imuch kora icheng ortinwek alak Che Imuch ibosen boisiet nebo stimet kou olon kemokyinige iyai boisiet neo ko Imuch icheng mashinisiek alak Che yoe boisiet nekoto yoe sitimet anan Imuch iboisien kora solaisiek chebo asista

Olan kimache keker kele kakikwal itondap emet en emet ko miten poishonik che nyalu koyai chi. Imuch komin chi ketik che imuch kokur ropta ak koker kora kole kapos poishet nepa tuguk che imuch kong'em itondap emet. Miten kora ortinwek alak che imuch kepaishen keker kele kakiwal kapuretap itondap emet che choton ko kou kemin minutik che imuchi koipe kasarta ne nwach ako ma imuch kokon ng'emet nepa itondap emet. Nyalu kora aker ale olan apele saratik acheng' ole imuchi apelen asikopit komang'em korista nepa emet. Olan kipele kora saratik ko nyalu kepel eng' kasarta ne mamiten koristo asikopit komang'em korista nepo emet anan kokon asenet.

Changindab pikipikisiek ak ak laindap matutisiek mising ko en oret nebo Nairobi ko ki koib ngalek chebo bik Che yoe boisionik en taonit nebo Nairobi bik oleo ko boisien matuti amun Tom konyorchigei icheget karisiek chechwak ko kora bik chebo pikipikisiek ko tesentai boisioni asikobit ko nyorchigei icheget makatiat nebo kila betut miten ortinwek Che nyolu koyai serkalit asikobit koger kole kaichuch changindo ak kaindo ab matatusiek ak pikipikisiek en oret nyolu kogeer kole kochobchi pikipikisiek orenywan asi kobit kobune oleter ak olebune matatusiek en taonit neu nebo Nairobi kit ake kora nyolu koyai serkalit ko koger kole kates ortinwek kochanga mising en komosta nebo Nairobi asikobit komuch kobun karisiek alak asi kobit komachilgei en oldo agenge